Nĩgetha ũrĩe irio ici ũkwambĩrĩria na gwĩthamba njara nĩ ũndũ wa ũgima waku wa mwĩrĩ, hena mbembe, no ũthandũre arabu ũhũthĩre moko kũrĩa. Hena keki, no ũmĩrĩe na njara kana ũhũthĩre kahiũ, na gĩciko kĩa hũma. Hena maĩ thĩiniĩ wa ngirathi, na ũguo ũkoya ngirathi ĩno na ũtuĩke wa kũnyua. Irio icio ciothe warĩkia nacio na thani, noguo ũgũcioya ũcitware harĩa ciagĩrĩirwo.